Mokuongo anyalo kono ng'ato mondo wadhi wamany kuma pii nitiere, bedni en kulo bedni en aora, watuomo kawa wasetuomo to wating'o ka watero kuma dhok nitieree. To mar aiyo, kawaseomo pigni mawakelo kuma jamni nitiere, waole e trough kawaseole trough towatero kuma jamni kwae kendo gi nyalo modho ka gin gikwee.

Pidho dhok nyalo bedo tich matek kionge gi gige tich madwarore, kendo kakawanene e pichani waneno ka ng'ani nigi wheelbarrow ma oting'o godo chiemb dhok kokelo ne dhok miye tich mayot ahinya kendo mede mijing'o mar tiyo kendo dhogegi chiemo eyo mayot onge ywaruok ekindgi kendo ka dhogegi oseyieng' nyakeloni faida kaka, kinyiedhogi to kelo chak to chagno inyauso to kiseuso pesano inyatiogodo eyo mopogore opogore, kendo dhiang, be inyalo uso kaka eno makelni pesa moro malong'o ma inyatiogodo tije mopogore opogore.